ĩĩ, no ndwarĩrie kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, wambere, nĩndĩrona ũyũ nĩ mũndũ, ũhũrĩtwo mbica, arĩ handũ anyitĩte nyanya, no nyanya ĩno nĩ njĩthĩ, harĩa wekĩra, kĩrĩa kĩronekana haha nĩ atĩ, ũyũ nĩ mũgũnda wa nyanya, no nĩ kamũgũnda kanini, no nĩ kũndũ ta kũrĩa gũkoragwo tarĩ showground, kana rĩrĩa andũ mokaga kuonania maũndũ mao, ũrĩa gũthiaga o kũndũ o kũndũ, ta rĩngĩ ũgakora okorwo nĩ Nairobi, okorwo nĩ Naikuru, okorwo nĩ nyĩrĩ, ũguo ũkonaga atĩ, kwĩna ihinda rĩrĩa andũ mokaga kuonania maũndũ mao, nĩ tondũ ona haha nĩharonekana hena maratathi maigĩtwo ho, ta rĩngĩ ma kũeretha, kana ma kuonania ũrĩa ũrĩmi ũyũ wa nyanya wĩkĩtwo, ta rĩngĩ nĩgetha nyanya icio cituĩke cia kwagĩra, cituĩke cia kũneneha, na cituĩke cia gũteithia mũrĩmi, endia akagĩa mbeca ciake.

Nĩguo kwangĩkithia biacara yaku, thĩ-inĩ wa e-citizen, nonginya ũkorwo atĩ ũkinyanĩirie maũndũ maigana ũna, wee wĩta mwena mbiacara, wambere, nonginya ũkorwo wĩna gĩbandĩ, na ningonya ũkorwo ũĩkaine bũrũri ũyũ witũ wa kenya, wa kerĩ, nonginya ũkorwo wĩna namba ĩrĩa yoyagwo kũrĩa ya igoti, yaku we mwene, nĩgetha ũhote gũka kwandĩkithia biacara yaku, ríu nĩgetha wandĩkithie biacara yaku wũingĩraga kúndũ kũu kwa e-citizen, ũkaingĩra na akaunti yaku ya e-mail, ũgacoka ũgekĩra namba yaku ya thiri, wamĩkĩra ũkaingĩra, nĩgetha rĩu ũkahota gũthiĩ kwandĩkithia biacara ĩyo yaku ũrenda, rĩu ningĩ nĩkũringanaga nĩ biacara ĩrĩkũ tondũ o biacara o biacara kũrĩ ũrĩa ĩkoragwo ĩna marĩhi mayo ma kando, nĩũkoraga biacara ĩna ũrabatara kũrĩhĩra ciringi magana kenda ma mĩrongo ĩtano, biacara ĩngĩ, ũrabatara kũrĩhĩra ngiri cigana ona, o ũguo o ũguo, biacara itihananine, ũguo, maũndũ mau nĩmo mũndũ arabatara gũkorwo namo, nĩguo kwandĩkithia biacara yake thĩ-inĩ wa e-citizen, gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa kenya.

Haha nĩndĩrona atĩ aya nĩ airĩtu marĩ mũgũnda na nĩ kũhanda marahanda . Rĩu wambere ũrĩa niĩ ingĩka nĩgetha nduĩke wa kũrũta mũndũ kũrũta wĩra ũyũ nĩ kũmonia ingĩmonia urĩa mũgũnda wambaga ũkarĩmwo. Warĩma mũgũnda wega waiguithania ũgacoka rĩu ũgakara mĩkaro wakara mĩkaro ta ĩno ĩkarĩtwo haha ũũ kũringana tarĩngĩ ũgekĩra inji igĩrĩ kana ithatũ gũtigithũkania gũtigithũkania mĩkaro ĩyo ũtigithũkanie na inji cigana ona rĩu watigithũkania na ni wakara mĩkaro yaku mũgũnda wothe rĩu ũgacoka ũgathĩe ũgĩitaga waru ciaku ũgathĩe ũgĩitaga kũrĩ andũ mathimaga na ikinya waru ĩno ĩgakorwo itiganĩte na ikinya rĩrĩ rĩngĩ ũguo ũguo nĩwona rĩu cigakorwo citigithũkanĩtio ũguo. Warĩkia gũita waru ciaku rĩu ningĩ no ũcoke wĩkĩre bataraitha ĩrĩa wĩnayo wĩkĩra bataraitha ũgacoka ũkoya karũhiũ gaku kana icembe rĩaku rĩu ũgathĩe ũgĩthikaga waru icio nacio waru icio cigatũĩka cia kũmĩra cĩĩna hinya na cĩĩ njega na cigatũĩka cĩa gũciarana mũno tondũ o ũrĩa wekĩra mĩkaro na watigithũkania inji nene nogwo cikoragwo na handũ hanene hagũciaranĩra mawaru matungu.

Ũndũ ũyũ, nĩũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Wambere, nĩnguona andũ aya nĩgũkua marakua mbaũ, mbaũ ici cirutĩtwo mĩtĩ-inĩ rĩu mĩtĩ ĩnoyũkaga ĩgatemwo ĩgacoka rĩu ningĩ ĩgathondekwo mbaũ , mbaũ icio nĩcicokaga cikendio cigatũĩka cia kũrehe mbeca ciendio-rĩ mbaũ ici nĩ ihũthĩkaga na maũndũ mangĩ maingĩ wambere mbaũ no citũmĩke gúũhondeka gĩtanda kĩrĩa andũ makomagĩra ningĩ mbaũ no cithondeke itĩ iria andũ maikaragĩra kana cithondeke indo cia arutwo iria ciĩtagwo desk iria arutwo mahũthagĩra kũiga mabuku mao kana gũikarĩra . Yaani mbaũ ningĩ nĩ ihũthĩkaga na waki wa nyũmba, hĩndĩ ĩrĩa ũraratha kũrĩa igũrũ nĩ ũhũthagĩra mbaũ , mbaũ nĩihũthĩkaga maũndũ-inĩ maingĩ mũno thĩinĩe wa nyũmba kana mũcĩe wa mũndũ ũguo ũndũ ũyũ ngona mbembe ici cibangĩtwo na mũbango mwega mũno ũũ atĩ nĩũkũhota kũona mbaũ ĩrĩa ũrenda okorwo ĩigana ũũ, nĩũkũhota kũmĩona ona ihenya.

ĩĩ, nonjĩtĩkanie atĩ, kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, na ũrĩa kĩhũthĩkaga nĩ atĩ, kĩhũthĩkaga na gũthima, kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo biti, ũguo o kũringana na rĩtwa rĩakĩo ũguo kĩretwo biti, kĩndũ gĩkĩ kĩhũthĩkaga na gũthima biti cia ta rĩngĩ nyũmba, kana hihi okorwo nĩ kĩoro kĩrenjwo, gĩgathima biti, kĩndũ gĩothe kĩrabatara gũthimwo ũraihu kana wariĩ rĩ, kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo biti nĩkĩhũthĩkaga mũno, na kindũ gĩkĩ nĩ kĩega tondũ, noũgĩkue na moko, na kĩage kũra, tondũ nĩ kanyamũ kanini, na nĩkaraiganĩra guoko-inĩ gwaku, ũguo on ndũngĩbatara gũkuania na indo nyingĩ, ta wĩkĩre maratathi-inĩ, no ũgũthiĩ ũgakuĩte ũguo, kando gaka, kaindo gaka nĩkonekaga kaingĩ na mabundi a nyũmba.

Ũmenyo ũrĩa ũrabatara gũkorwo naguo nĩguo gwĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ wa mbere nĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩmenya kĩndũ kĩrĩa ũhandĩte nĩ kĩndũ kĩrĩkũ na kĩndũ kĩhana atĩa. Wa kerĩ nĩ ũrabatara kũmenya atĩ kĩndũ gĩkĩ gĩkũraga ihinda rĩna na nĩ rĩrĩkũ kĩagaga. Ũguo, warĩkia kũmenya ũguo rĩ, wahanda kĩndũ kĩu rĩ nĩ ũkũhota kũmenya. Rĩu tondũ nĩ ndarĩkia kũhanda ihinda rĩrĩ nĩrĩo rĩega rĩa kũrĩmĩra, ihinda rĩrĩ narĩo nĩ rĩa kũhũra ndawa. Rĩu ta rĩu mũirĩtu ũyũ nĩ ũrona kĩndũ kĩrĩa anyitĩte nĩ anyitĩte kanyamũ ga gũitĩrĩria ndawa. Ta rĩngĩ okorwo nĩ mathangũ ma mĩmera kana okorwo nĩ kĩndũ kĩngĩ ta harĩa ũguo tĩĩri-inĩ ũgaitĩrĩria ndawa na kanyamũ gaka. Ningĩ ena gĩciko gĩa tĩĩri, kĩrĩa ũrabatara gũkorwo nakĩo nĩgetha wa kũiguithania tĩĩri nakĩo. Ningĩ nĩ aroneka ena nyamũ cia gwĩkĩra njara, na nĩguo moko make matigatuĩke ma gũthũka. Ũndũ ũngĩ nĩ ndĩrona ena kĩngeti, kĩrĩa kĩramũgirĩrĩria na riũa rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩkĩmũcina.

Hĩndĩ ĩrĩa mwana atũika wakũnyitwo nĩ ũrugarĩ, kana ũrugarĩ wa mwana wambatĩra ,we wĩ ta mũciari he maũndũ marĩa ũbataire gũkorwo ũgĩka. Wa mbere nĩ wagĩrĩire kwaũra mwana ũcio nguo imwe ũmũrutarute nĩgetha ahũthĩrwo na ndagakorwo na nguo nyingĩ mũĩrĩ no atigwo ta rĩngĩ na gaticati kamwe ũguo, nĩgetha kũnyihia ũrugarĩ. Ũrugarĩ ũcio ningĩ ũngĩigũa ndũrathĩe thĩĩ nĩwagĩrĩirwo kũmũhe ndawa ĩrĩa ĩtagwo panadol kana paracetamol nĩgetha wone kana ũrugarĩ ũcio nĩ ũgũcoka thĩĩ. Mwana ũcio angĩhĩrwo ũrugarĩ ũcio wage gũcoka thĩĩ ikinya rĩrĩa rĩngĩ wagĩrĩire kuoya-rĩ tarĩa gatatũ, nĩ wagĩrĩirwo kuoya mwana ũcio ũmũtware thibitarĩ na nigetha atũĩke wa gũtangĩkĩrwo nĩ arigitani anene, na nĩgetha ũrugarĩ ũcio ũtũĩke wa kũrorwo na ũtũĩke wa kũigananĩrĩo wega.